picha ni kang'iye to aneno ka en kamo los maber ma nyithindo nyalo ga dhiye tugo kendo be ji nyalo ga dhi yueye ka giparo pach gi moro ,kendo aneno ka en gi yore mopogore opogore matiende ma ji nyalo wuothe iye ka kendo inyalo bedo gi chenro ni moro kaka kidwa dhi bayo kata idwa dhi rieri mondo ing'eye kaka i gweng chalo kata area no kaka chalo kendo aneno ka en kamo los maber mopidhie gik moko mabeyo beyo, manyiso ni inyalo dhi iwuothie iye kae kidwaro ng'eyo gik mathoth kendo ka pachi bende yueyo kisetinmo gimoro ma ong'e paro moro machandi

Gini ka anene to aneno ka en e gweng' ma imake rech, kendo en gimaber nikech rech mako rech kelo pesa, kendo mako rech miyowa dong'ruok kaka nyithindo yudo chiemo, kendo gidongo ka gin gi ng'ima maber gichwe kendo mako rech miyo ji bedo kod riuruok maber a gweng' nikech okelo winjruok nikech ok en gima itimo ng'ata chiel, en gima itimo kod ji mang'eny, kendo iyudo ka kanyo paro bende ji nigo ma opogore opogore manyalo konyo kendo en gimaber ahinya kitime e gweng'